Ore entoki naidim intasati ataas tembae esiai e teknoloji naa ee peakikisha ajo ore inkera enye naa keeta kuna tokiting e socialmedia ena isimui inkompyutani neisho ninche metayiolo eniko enitumia Elo

Ikumok tadii inkoitoi naasieki isiaritin oompisai te Kenya amu ore idim ataasie esiai airemisho indim atuturo olchamba niunisho nii'dim siiniye ataa olaramatani loongishu eeh naa ikumok ingwapi eboo naas ena siai Ama naa saai tenilo siiniye en'da kop oolashumba America naa keas sininche keas siiniche enkiremore Keturisho siininche ketur in'daiki naapashari ena sai tenkop amu indim atituro ilpaek niun ingwashen itegemea mee duo esiai enchan kake indim siiniye ataa olaramatani loontokiting aifuga ngishu, ntare, nkineji ninjo epiru nimir nitum impisai niaku nija taa iko esiai nii'dim aitumia impisai tenakop Indim siiniye atabolo biashara ino aaku taa ilo olduka amirisho nimir olduka nitum impisai aiko neija